Mae en tich mar pith mar dhiang', jalno ma opitho dhiang' yudo ber mang'eny kuom pithni, nikech onyalo uso moko to kousogi manyong'e moyudono onyalo konyorego, to onyalo konyogo anyuolane, moko inyal us kaka ring'o, to kousogi kaka ring'o to oyudo pesa, moko be onyalo pitho to miye chak, golo chak mang'eny maka othi uso e chiro to oyudo pesa, kendo ka en gi en gi chandruok matindo tindo ma kaka nyathi idwaro gi manyong'e e skul, onyalo uso moro mondo okonygo nyathineno, to sechemoko be ka odwaro dhi nyombo to onyalo tiyo gi moko kothi nyombo.

Ma en pith mar bando. Ka japur oseloso ndalone bopidho bandoni bo doe ba bandoni odongo maber. Oketone gikmoko te manyamie ndhadhu bodongo maber botuo e puodho. Japurni kodhi mondo oridhe ,oridhe tosuse, kosesuse to moko onyalo tiyogo e dala to moko onyalodhiuso e chiro. To kodhiuso e chiro jii mang'eny nyieo bando nogono tokendo japur yudo manyonge monyalokonyorego.

Ma tich ma sirkal miyo yudhe mawuoke aluora mopogore opogore. Yudhegi nyalo wuotho e chiro kagiloso kuonde molil .Gikwanyo otese to kendo ginyaloloso kuonde mopogore opogore kaka beto lum kuonde moyugno. Koro kagitimo tijni sirkal miyogi manyonge to kendo tijni miyogi okgidonje timbe maricho richo kaka negoji, kuo. Miyogi gibedo kaka ginyalo yudo manyonge magikonyorego mamiogi koro tije marichogo koro okgibede.

Mae en tet mar michele gi ring'o, to mondo olose, ichako gi rong'o kata michele, koro mondo olos ringo' kosenyiewe ing'ade , kose ng'ade to ikete e pi tochwakore matin, kosechwakore matin to jalno ng'at ma tedeno kete e sufuria, kosekete e sufuria to chiele kosechiele gi mo motuo to ng'ado kitungu e wiye kasto ng'do nyanya kasto ka ose ng'ado nyanya to onyalo keto pi matin kuome, to odhiye mchele kucho to okawo pi to oketo oketo chumbi to ohonjo salad e pigno kasto ikawo mchele to oluoko to okete e pigno, kasto ohumo kuom dakika mochuok, koseumo kuom dakika mochuok ma mchele ochiel to nyalo kawo to otoke e bakul kata san moro to chamo

Mae en tinga mar beto, ng'enyne itiyoga kuom gi tingani e beto ka ndalo kata puotho oyugno ahinya ma kata dhano koket ni obet to ok nyal, to koro kidwarooni otim piyo piyo, mondo iti gi ndalono e pitho to itiyo gi tingani ma beto lumno piyo piyo kendo e yo mayot, ma koro miyo pith bedo mayom kanyo e puothono nikech tingano thi tiyo tijno piyo piyo othi beto lumbego piyo piyo, miyo koro ja pur nyalo loso puotheno ne pitho kata hike ne pitho mabiro.

Ma en pith mar diek kod rombe, jalno mopitho chiayegi nyalo yudo ber mopogore opogore, onyalo usogi to oyudo manyonge koterogi e chiro, kendo be ka en gi chandruok moro amora kaka ma onigo okony mapiyo piyo kaka nyathi idwaro gi pesa e skul, to onyalo uso mondo okony nyathineno mondo othi e skul, kendo onyalo usogi koterogi e nyasi moro to jo nyasigo nyiewo to oyudo manyonge, kedo moko bende nyalo miye pesa ka ouso piengigo ka otero ne kambi mopogore opogore

Ma en tich mar uso. Jaohala dhie chiro towaro gikmopogore opogore kaka nyanya ,kitungu. Kosewarogi toterogi, ousogi e chiro kare mar uso moloso .Ouso ne joge to ombo oyudo ber kuom usono. Onyalo yudo pesa matin kanyo mokonyorego. Sesemoko be onyalodhi achiel kachiel kuom jopur tonyieo gigogo e nengo mayom kaka mopogore gi modhinyieo e chiro kuom jomoseware kuom japur. Iyudoni kotimo kamano todhi touso oyudo ber moingo kaka odhiyudo kodhi bowarogi kuom jokmosewarogi kuom jopur.

Mae en Huduma, oyudore kuond mopogore opogore, e pinywa Kenya ka, oyudore Nairobi, oyodore Kenya to kuonde moko bende. Gichiwo chendro mopogore opogore kaka ka ng'ato dwaro leseni mar riembo gari to odhi kono, to okathe e chendro mopogore opogore moyud lesenineno, to kata ka ng'ato olalo kitambulishoni onyalo thi kono ma oyud manyien, to kata ka ng'ato ochopo e higni apar gi aboro moduaro kitambulisho mamare manyiso ni en ja Kenya, othi kuno to oyudo kitambulisho, to kata nyithindo ma mbalariany bende nyalo thi kono, ka gi dwaro sirikal okonygie e yore meg somo kamiyogi manyong'e ma opogore mondo okonygie e sombgi, ginyalo thi kono mondo giyudi e manyong'eno

Ma en yo mar somo ma nyasani ma sirkal ogolo. Nyithindo ipuonjo giyor mbui. Iyudo ni nyithindo nigi simbe madongo dongo e skunde mopogore opogore. Iyudo ni ka japuonj odhi puonjo to miye tich mayot kendo iyudo ka nyithindo mor kagitiyo gi simbe madongo gi. Miyo somo bedo mamit kendo mayom ne jopuonje. Bedo ni ka gidwa ni ginyis japuonjre niya gima kamae kamae chalo kama kare kuom nyisogi kamano gidhi adhiya to gidiye simbe madongo kanyo to ginyiso jopuonjre go ni gino chalga kamae. Koro ka jopuonjre osenene to bet e pach gi nyaka chieng'. Bedo negi koro mayot ma mbele kopo openje kata e penj to ginyalo paro piyo piyo to gindike. Mamiyo koro jopuonj yudo tich mayot ahinya e puonjo kendo ok giketh seche mang'eny e puonjo.

Ka jopuonjre kata nyithindo tiyo gi simbe madongo dongo ma sirkal tere e skunde gi eyor puonjo kata e yor somo. Iyudo niya, nyithindo somo maber kendo gimor kagisomo. Iyudo ni inyalo puonjgi gi japuonj kata ka onge machiegni. Onyalo puonjogi gi yor mbui to nyithindogi luwo aluwa puonj ma japuonj puonjo no. Kata inyayudo niya ginyalo dhi to gi ywa simbe madongo no to gidhiye kuonde mipuonje to girango puonj gik go to gipuonjore godo.

Mae en abuog rombe. To kanene to aparo bukruok mar tuo mar korona. Tuo manogo pinje mang'eny. To kendo ne nego ji e yo moro ma ok nyal wachore. Koro sirkal ma Kenya gi ma pinje moko noneno niya yo maber ahinya mageng'o tuo ni ne en tiyo gi abuog rombe. Ninyalo yudo ni ji kuonde te kumane gidhiye ne gibedo gi abuog rombe. To ka ne iongego ne oyie ne polis mar maki. Koro nimi niyudo kaji mang'eny ni kode abuog rombe nogo no. Tuo ni nomiyo nyaka abuog rombe nodonje skunde makoro nyithindo nerwako abuog rombe mondo kik tuo mar korona ni omak gi